Ketua laremok eretoto te sirkali amu kiishoroo sirkali ldewai loremii nkishuu naa kore ena remore o nkishuu keyau sii olosho tenebo. Neitokii sii areet ntokitin ang' metaa enkumore.

Keeta enyamali amuu kelau olosho enkare naoki sii nena suam tenebo sii iltunganak amu kelau enkariak naawok. Naa keaku ina engoloto sapuk naimarita ninche. Arashu sii kelau ninche enkare naitukuyieki nena swuam naa ore peyie eaku meitukui iswuam anake, keponu ina emoyian tiatua nina swuam. Ore enkae ore lelo tunganak otii inasiai eripore enkare kelau sii ninche esiai teneishunye enkare

Ketii enkotei e teknoloji naturunii enkare te nkoop nepikii sii solai nailepunye nkare. Nepikii ntikitin naokei soum nia aare pee meelau nena soum enkare naook arashu ketii enturore o ndemui peiye ashuum sii enkare teneshaa, peiye etuum ena siai eremore tenia nkoop atubulaa.

Kore entokii sapuk nayau enkaare meewa enteriit naa tene lutuu olaimeiyu sapuk oleng arashu tene reuwaju enkolong' oleng', amu keeku keook enkop enkare oleng amu keeku sii ketasapuk enkuluponi naata nkuree te nkop. Naa kore enikinkoo pee nkijilunore ena naa tinikiip solayu naosh enkaare eilepunye te nkop peiye etuumi atipiik, apiik ltang'ii pee meitokii enteriit aook enia aare.

Kore, kore ene entoki nagira asayu naa nkera kuna natii sukuul, natii enkisoma enche enaake. Naa kore ena duata natii ene, kitodolu nkera nagira olaiteng'enani lenche aikilikwan ninche intemat tendarasa. Negira inkera uni ailepie inkaik enche, peyie etum ninche atawaliki olaiteng'enani lenche tena kisoma. Negira si nkulie kera are eton meyiolo ninche ajo kenyoo egirai aikilikwan ninche.

Kanyioo paa enatipaat ena siai tena baye. Kera ena siai enatipaat amu keishoo nkera metoyoluto enkishorot enye. Nereet sii ena baye nkera meineneng'a seseni lenye etoon eroti amu keaku kepoo ninchee ena kiguran. Nepoo sii nkera kwaapi kumook epoo eguran ena kiguran. Kore ena aare keishoo nkera meetu tenebo te atua loshoon opaasha kwapii kumook.

Kore enasiai tedalo ang, naa kikumok duo ninye iltung'anak lemeyiolo ajo kanyioo ena. Idimayu metaa kekumok iltung'anak kumok lemeyiolo ajo kenyoo ena amu, kore oshi kuna tokiting naa, itum duoke teninyang'ua ai toki ng'ejuk, nitum itadokino atua ina toki ninyang'ua. Matejo duo inyang'ua atiu enaa orbene, nitum etii atua. Teneng'oi toshi idol oltung'ani nena tokiting. Naku, meduo sapuk kuna tokiting tandalang, kekuti oleng duo tesipata.

Ore entoki nagira aasa tene, naa eretoto nayauwa serkali, enturunoto enkare, tenkop neitoki sii aapik isolai nailepunye enkare, peyie ewoshh nena solai ina are, teneoshu odama neaku keret ina sola peyie eilepunye enkare. Naa ore peyie eosh nena solai inaa are neilepunye inaare nejing' iltankii neaku inaretoto ina naturu enkare tenkop nayautua serkali.

Kore baat ondakin e paa to losho lang' naa keetai apaa kulee neetai sii ng'iri osarijee neetai sii mbukaa entiim tenebo omotori. Naa keyeeruni apaa nenia motori nepiiki lkiek. Neetai sii apaa olchaani oyeremunye shai lojii lodong'anaiyo. Naa kore kuna ndakin kereet apaa ltung'ana metaa kera biot nereet sii metaa meibung'u moyiaritin, amu metii kuna ndaki eldewai.

Kore impalai nayeuni igira ajing sukuul eshumata arashu kegirai ainguraki sukuul naa kore nena palaii naa kuna, keyeuni impalai nindipie nkilasini isiet impalai nindipie inkilasini ongwan, neyeuni sii impalai naitodolu orkuak lino arashu nkiasin inono itii sukuul, neyeuni sii empalai nitumo te oldakitari peeyiolouni anaa itii sawa arashu imoi, neyeuni sii enamba ino enkipande naa tenimieta enamba, teniemieta enkipande naa keatae empalai nikinchori taanyunye enkipande ino metupuku.

Kore tanadol ena siai naa kaitadamu ntokitin kumook nikias apaa ana kore te apaa nkitukushoo aituuk nkishuu naa kimbook apaa nkishuu arashuu aremitoo au eishoritaa eldewa le nkutuuk. Naitadamu sii enkiritare kipoo apaa aritishoo. Naitadamu sii eremotoo o ntaare arashu kibung'u ntaare eshoritai eldewa. Naitokii sii aitadamu kitii kipoo apaa boo enkishuu airikii laishoo pee ipaak kiboloo nkishuu tadee kenyaa epoo limoo au kilepishoo nena baya naitadamu tanadol ena sia.

Kore oltung'ani oishori enkisoma epesho, arashu si esile e Helb, noltung'ani oidipa enkaji e ong'uan, nemesi duo pooking'ae oidipa ina aji e ong'uan, kake oltung'ani otumo makisi eshumata, arashu oltung'ani otumo enkae grade naji C plus nilep, nilep alo kue. Ninye ake ishori ina kisoma epesho.

Keeta inkamiani osirata tolchoni lenye amu, ore oshi tolosho lang na keeta pooking'ae ormishire lenye, arashu inambai enyanak naiger isuam enyanak. Na ina pee airashu ajo keeta nkamiani osirata osiri, pee eyiolou pooking'ae osirata lenye.

Kore tene naa, kitodolu nkera natii enkisoma enye, kegira kuna kera aisoma tonkoitoii e technology. Kitodolu tene ajo kore kore pooking'ae otii ene na keeta computer enye nagira aisomare. Nitodolu si inkulie nagira aikilikwana intemat tenebo. Nitodolu si ajo ketii olaiteng'enani lenche amu ketii e computer olaiteng'enani lenche tedukuya ninche nagira ninche aduaya petum ataas enaa enayieu.

kaisum oltung'ani pee eyiolou ena siai tenaliki ninye Ajo kenyoo eretoto nitum tenias ena siai naa kenyoo etum arashu kebaa entoki ninos Tena siai naitoki sii aisom ninye nkoitoi nidim aiterunye ena siai nisom sii Ajo kenyoo eyiuni peyie eyas ena siai naa kenyoo eyiu ena siai pee eyaku arashu peyie enkes

Kera enabae enetipat tenkop ang, kore tanakata tenadol enasiai, naa kitodolu ajo ketii esiai naigeri inkera ang naisomate. Kore si enkae, kesidai enasiai amu keretu olosho lang metaa keeta ninche biotio amu keeku meeta moyiaritin, naa kisho si kaunti ang metubula amu keeku kisidain irbarabarani, loitibira sirkali, nitoki si aku kerripitoi ninche ang'adie biitia omoyiaritin.

Kore tanadol enabae, nelotu indamunot ainei ajo ketii eneng'oji enkiremore, nelotu si indamunot ainei ajo ketii ene endaa, amu kadolita endaa nauno tene, na ore tenikes enadaa, naa tenimir nitum impisai, nitumtum sindae endaa ninosnos. Nadolta si ajo ketii irbarabarani sidan, naa keeku kisafirishai inadaa inkwapi napaasha.

Kore idaiki netu oshoru oldakitari minosa intuan, naa kidim ayau moyiaritin arashu si kita emakit, nisho si metaa kelopa, nitoki si aisho metaa kesapuku ninye oleng, na kidim si inadaa ayaki shida tenkata najing' ninye aji.

Ore taa nanu namanyor enabae tukul amu ore enedukuya keyau empisha toronok tiatua olosho lang amu ore kuna mautinapoi neya keya ninye ewoi esapuk amu idol ajo etubukoki ninye mpaka metijinga orbaribara etaa ninye piken ele baribara ore si enkae ore tenebukokini kuna mauti ene na keponu ake swan nenya na ore penya kibung imoyiaritin ina swan nitoki aaku ata ltunganak kibung imoyiaritin tenkaraki kuna takitakani nabukokini enewueji.